Kajo ore entoki nagira asaa tene naa eramatare embarasi aa olchamba ele oritayieki ninche aishirie enkare netii sii ewueji nipiri naa mbarasini

Kore siai nayau neasi , neas tolkerenket naa kajo keidim neasi siai kumoo alebiasharani taa amir ntokitin naijo kumo oleng' atuwara nayeuni tenkang'ite aas biasharani amir duake kila ntoki nayeuni atuwaa ndaki nanya ltung'ana ashuu sii duake suom sokonini esuom naake aiko neja.

ore eng'eno niyieu pee eyas ele Kasi aitobir emisai loorikan naa peeyie eyiolou ore entoki niyieu naa pee empim ntokitin aitobiraki niyiolo sii aitumia masaa naitumiai tele kazi aitobiraki